Yamo ma nyocha ochwe kisumu osekelo lokruok mang'eny e ngimana. Lokruok mokwongo kuma adake wan gi chandruok mar pii. Koro wachiko pii koth sama koth ochwe kisumu kae to koro wayudo kaka wakonyre gi pigni. Ma osegemo osekonyo ngimana mapile kendo . Mar ariyo en kuma adakie aluora madakie watimo tij pur koro koth osemiyo gikwa ma wapidho otii maber kaa gia piny gidongo maber gi nyak ma gibo kende ka kodhni omedo chwe kama to gimedo nyak maber.

E gwengewa, itio gi gik mang'eny e gedo. Mokwongo, e gweng' maae, ntie jok ma pod tio gedo ka keto wii tado lum, gitio gi o lum, koro anyaluonge kata ni osinde, pod gigedo ute mag osinde. Kendo watio nyaka gowuoyo gi lowo, wagedo, wamuono godo. Mano gimoro marario mitio godo e gedo. Maradek, ntie jok matio gi mabati, magedo gi mabati uh kendo gedo ntie jok magedo katiogi kite. Gigedo gi kagitiogi kite, ntie jokmoko matio gi matafari, magigin magi jokma magerou magedo ute moko ma permanent ka. Kaka anyalo konyo jogo mose motio e tok saa motioe tok saa, wanyalo miigi hocho makende, wanyamiigi chiemo mondo gichiem gimed yudo teko.

An kachiel gi jaoda, watio ntie okenge mang'eny mwakao mondo wabed gi paro machalre e yore mag rito nyithindwa nyithindo, mokwongo, kar tiogi, mokwongo anyawacho tio gi gige family plannings gi mondo warit, kik wakau nyithindo mang'eny manyalo tamowa rito. Marario kaka atiyo to obende otiyo, koro ka wayudo pesagi to ntie kaka wakano mondo obiokony nyithindwa mbele kacha, koro parachiel mawabedo godoni. Bende kwaneno ka ntiere gimoro ma wagombo nobedne nyathiwa wa wa waboluongre e mkutano moro twawuoyo toke wabedo gi parachiel. Koro mae konyowa maber e yiero mag rito nyithindo.

Kaka janyuol aneno ni ber mondo jonyuol duto oriwre e seche mokinyo nyathi mondo owe kido marach monyiso. Nikech, sama awachni ni kaka an kaka mama achako kwero tim mar cha e nyathina, to baba okosapota e kwero tabia marachno, nyathino boneno kagima an an emokadware kata ane mokadwa notim gik motimogo to gigo gin mna gik mabeyo. Koro sama wariwo pachwa kanyakla kaka jonyuol nyathini, oneno ni adier, gima ikwerani adier jonyuolnagi okdwa, kendo bokonyo bokonyo nyathino mondo owere gi kidone marachno.

Eeh wan gi odiochieng' mar joodi mar joot mar tugo. Kendo gini watimoga seche ma nyithindo oloro skul cha. Wamanyamanya thuolo achiel to wadhi kata eh anyalo wachoni wadhi kata eh cinema moro kanyo, koro wabedo kanyo, an jaoda gi nyathi. Koro nyathi wanyalo keto mondo otugi e gige tugo moko manie cinema koneno kachacha. Asto wan, onyalo bedo kata kwang'io kaka aluorano chal. Waywa yweya kwang'io aluorano gi muya maber mankachacha. Kawanya kwa kwamadho kata gimoro kaka soda kata pii moro mang'ich, asto bang'e wadhiriwre nyaka gi nyathini tochako goyo mbekni mabeyo makonyowa kaka familia kwachiemo kamorachiel.